Ore entoki nadamu tanadol enasia na kaitadamu nkolongi natoki ntokitin kumok au ore apa iyook enkop ekenya na ekitii apa oleng ore kitii abori oleng nelotu oltungani ni invent entoki naji Safaricom taata aa ore Safaricom keeta mpesa, eeta mswari eeta fulisa eeta digifam neeta ntokitin kumok eniyieu nai niosh esimu ata olotii nkwapi eboo otii enkop ekenya tesafaricom ake iwoshoki esimu na sidai enatoki amu adolita oshi taata egira aitadou ataa ipik kiredit eshirini ningamaa ltunganak esiana naje nijingie Safaricom neaku ekanyir nanu enasia oleng amu ekitii apa abori neaku ore enatoki na kadolita esiaia oropiyiani ore Safaricom na iriwaki oltungani iropiyiani tewoi natii niriwakinoo silei neaku esiai sidai Safaricom oleng.

Ore mbae naitiship tenaa siai naa mbae etipat oleng ekengas najoki kadolita entoki najii samosa ore samosa naa kanyor ele Osho lee Kenya amu egira atum taaa eng'eno naasie biasharani ore etumito ena ng'eno ore El tung'ani naa ekegirai aitobir samosa enyena polepole etonita tolorika edolita Ajo ketaa olorika ketaa enkishunki natii samosani nitoki ataa enkazeti kake kanyor oleng amu etishipakine oleng esiai enye ore ele tung'ani amu ore ormasani naa kemenaa nkuti siatin naijio Kuna kake mepukoo ele tung'ani nemepukoo enkera enyena amu emaa tenimira samusa uni arashu anguan mitum enkiti ropiani ashu shirini najii emir samosa arashu orbaini naa endaa aitobiraki nenya enkera enonok neshipa doi ormarei lino neeku ore enasiai kanyor irmaasai lang lolosho lee Kenya amu ekigira atum eng'eno taata ee biashara nikitumito irgoso lee biashara amu ore naati iyiok irmaasai naa eji meyieu eropiani kutik kake adolita Ajo egira ashipakino amu etushukutuo elukuny enye amu ekimada doi apa kake kigira ang'enu

Ore enkoitoi naitumiay piiboori ng'wesi naanya en'daa olchamba tenebo oomoyiaritin naa inkoitoi sidain oleng naa kisaidia iyiok amu kegira kuna tokiting aapik iyiok shida amu kamaa taa eniun olchamba nai lino sapuk nipik endaa nipik ilpaek nepuonu ilmotonyik arashu ingwesi ilkanjaoni nepuonu ainyal neeku ekegira aitanyamal iyiok oleng kake sidai amu kinotito siiyiok inkoitoi sidain Etai entoki naji olgira, ore olgira naa eitobir ake duo tenitum engeno nintobir entoki nai nijo oltungani oitashe taata nipik taata nkiku olale metaa tenejo alotu ena ngwes ashu motonyi nejo oltungani otii arashu inyang'u esiripa, kuna siripani ositima paa tenejo ena ngwes alotu niwosh ena ahock ore peewosh ena shock mitoki ena ngwes alotu kake mikiyieu nikiinyal amu ngwes naayau olmusungu enkop ang niaku mikiiyieu nikiinyal amu ore peebwak nepuonunui aitayu Nitoki sii niinghier iltunganak nai looropiani ingiero ilmaasai oopuonu arhip ilo shamba lino kulo taata security nepuonu taata aaman ilo shamba arhip naa peemejing ingwesi ashu ntokiting akeyie naa

Ore taata enkibelekenyata oloingange olaininingoni lai, naa kegira taata ainyalaki yiok enkiremore temurua ang. Amu ore doi olonyor Enkai enaa pee eponu kuna tokiting naajo industries enkop, neponu taa akeyie neinyala enkop olonyor Enkai amu, ekedumunye taata empuruo neilep alo shumata. Ore pee eilep alo shumata, ore iltill loitayu enkolong ekepenyisho ,keinyel doi ninye iseseni looltunganak mpaka loonkishu. Ore etiu nejia ,einyalita yiok ena toki amu, ore naari yiok irmaasai naa ekitoni kiyiolo ajo ore December naa kesha arashu olapa oje naa Kesha. Kake ore naa pee elotu ena siai taata enkibelekenyata oloingange, ninyalaki yiok esabu amu ,mookure duo iosh oltungani esabu niyanyu metinyingunoyu ,etaa iosh ake eisabu nebatata amu nejia naa eikununo. Ore etiu nejia ,kijito mookure kinyor ena siai enkibelekenyata oloingange amu kegira ainyalaki yiok enkiremore ang yiok kira ,arashu olosho pookin telulungata. Neeku eji manyor doi nanu kake kingira aarare oleng, kidolita dei akeyie looleshao oltunganak akeyie pookin ,egira aarare ena siai enkibelekenyata oloingange peyie esidanu naa enkop amu mesidai iyie olonyor Enkai neeku taa lelo.

Ore tenadol ena toki olonyor enkai kaajoki neponu indamunot kumok elukunya aai ataa nye kagira alau ajo kakua damunot aliiki amuu akadolita inkumok oleng' ore eikununo nejia kangas nadolita orng'atuny tiatua ene weji adolita intoyie aree naata isimuyi sidain oleng' naa kasidan kuna toyiee oleng' amuu kenyokiyok naa barikon nadolita esitipa sidai oleng' kuna naaji electric wire netii orng'atuny ijoo enoshi najo ilashumba enkitok oo rng'atunyo idolta iragita teidie weji ewoshitoi pisha ornga'atuny ore tenidol ena toki neponu indamunot elunyaa iii amuu ingass nidol ore enatoki naa keji national park etaae noo Masai Mara noo Amboseli noo samburu national park oree kuna tokitin naa kesidan ing'wesi amu aatolikio nai ore ing'wesi naa ine tipat oleng' amuu keyau irmusungu oree naa tanakata Kuna naa kajo intoyie naing'uua inkuapi ee boo naetuo adool ing'wesi enkop ang' neponu toi naa oree tenijing ene weji nintau iropiyani peeijing' mijing' ake duo nejia ntau iropiyani paa ijing' ore aikunaki nejia naa inetipat ing'wesi oleng amuu amaa tii naaji ing'wesin naa enkai naitobira nema oltungani nemeji kelak oltungani rent neponu neyaki iyook iropiyani olonyor enkai akee duo shiee amaa tii inkalusuni naabaya tomon tenkolong' mee endala toi nekuu oree kuna tokitin naa iropiyani toii ing'wesi kuna osero naaponu iltung'anak aadol nepiki eweji nekenori pee menya naa sii mepang'a apuo aanya kulie ng'wesin

Ore tena pisha negira ena pisha aitodolu enoshi peku naa ninye iteraki olairemoni lolchambai arashu ilairemok ninche iterakini enkop peyie etumoki naa atubulu ataa enkaitubului mpaka neba enaa nelotu anap imatunda ashu nelotu aitau endaa naba duo enaa enayieu oltung'ani kulingana enaa enituuno naa enetipat ena toki oleng' amu miidim ake duo naaji anoto enchani eba eneba nilotu aun lasima ake pee interu tiabori aa tempeku neeku enetipat ena siai oleng' tiatua ilairemok pookin.

Ore entoki nalotu endamunoto ainei tenadol ena siai kepuonu entokitin kumok edamunot ainei amu kangas nadolita entasat tenewueji natii taata bahari ore ena tasat naa ekegirai I enjoy amu kadolita Ajo tedekenya ninye eilepua enkolog neeku ekigera ayenjoy amu ore enakop ang Kenya ekimayiana oleng tenkai eishoo iyiok enkai nkariak sapukin tenijo alo Mombasa etii nekua ariak ee Mombasa sapukin noo Indian ocean ore Kuna ariak naa nkariak sidain oleng amu kepuonu ninye irmuzungu nepuonu iltung'ana lee Kenya oing'ua lubot napasha ee Kenya nepuonu ayenjoy enare etii enterit sidai enewueji nirik ormarei lino ashu ilchoreta nipuopuo taata ayenjoy maisha tenewueji nintau edamunot ore taata teniemuruawu nipuopuo adamu ntokitin ee kitisho enyi neeku ekaitadamu ore ena tasat ekewokito entoki najii coconut ore coconut or matundai loo olchani enchani najii coconut naa kisidai ena toki amu kitobir osesen ore naaji amu nejia etieu Nena kwapii tiniok naajii enatoki aisurbub ninig Ajo etisidana osesen nimitoki taata osesen awok enkare oleng nitoki aku keeta eyilata tiatua neeku tenimiata oshi ninig Ajo etijing'a eyilata atua osesen naa ekintobir oleng

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena siai ekaitadamu ena siai entokitin kumok amu eas are ore ena siai naa kisidai amu adolita nkajijik oo mabatini tene etii taata enkaji nabo natii katikati naa ekidolita Ajo kiata enormaasai kake kibelekenyitai metaa Kuna ajijik ee modern Kuna ngejuko naa kegira iltung'ana aas maendeleo naa kisidai oleng maendeleo teniasi amu keng'as doi maendeleo nikiyaki doi ore taa apa irmaasai naakirobi apa kuda ajijik enye olang amu nkajijik naitobirunyieki imurat oo nkishu neeku kinyial keeya neyuni Nkera kutiti neoshi enkijiape ketii kulie nayaa enkijiape naa metii sii privacy oleng amu keya arashu epuonu ng'uesi sapukin naijio irkanjaoni neoshi nkajijik agil neeku kegira taata irmaasai atum maendeleo aa ore ena maendeleo ene naa kegira aibelekeny enkajijik ormaasai metaa Kuna modern nkajijik Kuna oo lashumba aitumia mabatini wee simiti amu adolita sininye ene simiti tene neeku eng'eno egira irmaasai ang'enu amu kegol apa esiai ormasai enapakata duo kake kigira ang'enu

Eeh enijo taa aing'orr ekaata tiyie nanu enduata nai napaashari taata naipirta ena siai nadalta tene amu kadolita ormkulima ogira taata ailisha inkishu enyenak arashu aisho endaa ore ele mkulima naa inkishu e dairy kuna ore kuna kishu e dairy nemidimu tiiyie enkolong oleng niaku kesidai tiiyie teneyae naai teneyai naaji akeyie kuna kishu e dairy eh aaya taata ewoji ne nirobi naaji neisiusiu ashu netii enkijape peno kake ihomo taa aisho inkishu e dairy mehomoito adaari anaa kuna kulie kishu kuna nijio zebu kuna apa ormasae arae kuna kishu orkerin elee kemut taa enkop, ore tena siai e kulisha amu kaata nanu enkipirta mahomo orkiu lena olong naa ekeetae tiiyie inkoitoi nailishae kuna kishu amu ore tii piilo oltung'ani ailisha kuna kishu naa king'as tii ning'orr climate arashi naaji oloing'ang'e ajo kai ikununo ore taata piing'orr ore kuna kuapi sanasana ore kulo tung'anak amu enkop nairobi ake duo etii lasima mee miipik naa sii kuna kishu enkop nairewua basi ore taa taata kuna kishu ne eetae tii inkulie wueitin apa ne ni niterewa inkishu olchamba ashi inyiang'aki inkishu olchamba nidung'udung ele shamba te katikati metaa kenya inkishu ene nenya enkae olong ende badala na amu keya ena impisai kumok oleng amu ore taa ena eh atua aji naa keya iropiyiani oleng.

Naidin atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene amu kangas najo kadolita taata entito amu meeta ormunyuai neku kadolita entito ore ena tito negira toi ijo kitau kegira ena tiro eitengenisho aitengen irmaasai naa ore ena tito ajo ore esiai nagira aitengenishoo naa ena siai ake ee ukulima eisidai amuu ore taata ena siyai naa kegira taa ajo kinteng'en imaasai lang' amu oree iyok oisumate nekipuo toi nikilikioo nikiliki iji tii eikunari ena siai emetaba naa enaa neyiolou neibung irmaasai lang' ore ene weji tee lukunya aii nanu kitau kadolita ore ele tungani ajo oltungani najii nekuu toi nesidanu taa maisha enye neisaidika tenaa siai enye nekuu kegira ajo autaa iltunganak ena siai oo lukunguni taata enikunari tenaifugai eneikunari tenatum lelo mayae taata neisaisika too kulo mayae bass neitobira niliki iltunganak nekuu ore ele tungani naa enkaitenganani ene tungani taa kesidan kulo tunganak oleng' tenkop ang' oo rmaasay amu too siaitin naijo Kuna kakee kesidai emu kegira anyooraa iltunganak lang' oisumate ajo keeta entoki nayiolo naaku maishoo toi tataa eitengenaa iyook nekuu

Baas, olaiteng'nani lai arashu olainining'oni lai enewueji tooshi nanu anyorr amu ore taa nanu naa olaramatani amu iyiolo naa ajo Kajiado west aing'waa. Ore te Kajiado west naa inkishu naa toi oshi iyiok kifuga oleng. Nkinejik, nkerra, nkishu. Ore tena pisha nadolita nkinejik naata nkipandeni. Neeku king'as ninye ina aliki ajo ore olopeny kuna kinejik naa oltung'ani oota eramatare sapuk, oltung'ani oota eramatare sapuk oleng. Olaiteng'enani lai naa kaajoki ore aa sapuk ena ramatare e tung'ani, ekegira toi akeyie, naa ore nkinejik olonyorr enkai majo toi iyiololo ena siai oo nkinejik, ore inkinejik naa meetae entoki sidai enaa enkine amu ore enkine ekeeta kule. Milep taa enkerr enaa inkineji. Nitoki aaku ore nkiri oo nkinejik naa keeta ake faida amu mee iltung'anak pookin onya nkerra amu mepirr enkine neeku kinosayu. Indiim naai atimiraki kuna lodging sapukin ashu kuna otelini enitum order oo nkinejik baas, nitum enkine, ore enkine naa keeta irpoyiani oleng kuliko enkerr oshi taata. Amu ore enkine naa mitanyamalisho enkine iyieng'ita amu ore enkine meeta olchoni sapuk enaa enkerr, meeta irpapit. Neeku iyieng' ake neeta iropiyiani. Kayiolo ena siai oleng amu kegira aasa tenkop ormaasai neisulaki Kajiado West naai sana sana

Ore engeno niyieu naaji naishaakinore pee iyas ena siai, naa mengeno naa sapuk oleng amu enkisuma anaadoi ashii taata pookitoki. Ore entoki pookin naa enkisuma. Ore teneweji naa kitayu greenhouse ena .Ore the secondary ashu the university ashu te college ata diin ninye te primary naa kifunsae entoki naji food culture. Yani ntokiting akeyie nairoshi melelek esiai. Neeku megol taadei naaji amu ore eneweji nejo lashumpa green house naa enkaji naanyori. Ore enaaji nanyori naa kepiki tata irmatunda pineapples nepiki doi kulo keek oyai nepuopi aaun. Neeku olaitengenani lai eji megol doi, amu kelelek oleng ena kisuma amu, engeno naaji epoyie irmaasai, asi naa keeta doi ropiyiani amu ama doi nkujit naaji irkeek lituuni ashu coffee ashu majani amu ninche uni tineweji oleng ,neeku megol engeno duo naji borake inoto nipik bidii nipik laisotwak.

Ore enabae na enetipat tenkopang amu kangas naa ajobkafolta tenewueji nomama namirita sikuma nemirita irnyanya ee ore kuna tasati na enetipat amu ore kuna tasati na ropiyani egira aingoru olaininingoni lai amu ore ropiyani na mentoki nalelek akeeyie neaku kayiolo toi orwwnetipat enabae amu ama nai olaininingoni lai tenemeetae kuna tasati namir mpuka nijitolea apuo atoki ketoni enkewarie pooki ama enetipat toi ore irmasai lang tenikitum nai kuja sitain mikingil toi aomonisho amaa nai enikitum kuna siatin nikincho endaa teipabashu nikincho enkalamu enkerai esukul ameleleku toi ama keaku ee eera duo orpayian ore ntasati nemeta irpayiani naakeaku naa kegira inatoki enye aidepend inasiai ore na ilo payian mitoki ainyangu enkalamu enkerai neaku ore orpayian na kelak school fees neaku enetipat enatoki oleng temurua amu mikitum toi Siatin te county ashu te national government

Ore ore ena bae kangas ninye najo nadolita nkishu tene naa nedary kuna kishu. Kuna kishu ekule. Neeta nkipandeni. Ore kuna kishu nadolita ajo kegira aadaa enisita nkujit arashuu enkurma enoshi taata oonkishu naishori oshi nkishu tolameyou asho kuna kishu ake taata naajo ilashumba zero grazing . Neaku olaininingoni lai aajoki ore enetipat tena siai, ore nkishu meeta entoki nainepu enkiteng. Ore enkiteng naa enkiteng. Kejo ormaasani ore nkishu naa enetipat oleng. Amuu eas aja, intotio doi kuna kishu inonok, mikintukuru, tenaa nena nilepito duo naa nitum kule. Ore peyie itum nina lee nimir kuna lee. Ore peyie imirr kuna lee niwok doi enkolong nimiata endaa asho teniyieu. Nintoki aaku imir taakenkiri enakiteng ino, tenepiru enakiteng nimir, arashu iyieng nimirr inkiri nesidanu nenya irmaasai, neyieng taa enkolong e supukuu naa enetipat tenintoti inkishu inonok peyie meya olameyu amuu kejo dii bibilia intotio toi, emunyak ilo oingor enkiteng enye niaku esiai sidai ena oleng, enetipat ena oleng tenkop ang

Ore ena siai naa kitobirari temurua ang hoo nimikiremishi duo oleng kake kaata sii eng'eno amu ashomo nkwapii nataniki iyiok natii amurua ang ormaasai neeku kayiolo ena siai ore tenewueji naa adolita oltarakita kulo tarakitani oitumiai taata aturie ilchambai petumokini atipika embekuu ore etieu nejia ore taata enikunari ena siai naa eng'as nilo aing'oru oltarakita wee mbeku niyau nipik olchamba ore taata pee ebung ele tractor tenaa eyiolou aterewa esidai ore pee miyiolo ning'oru oltung'ani orew nipik eyilata amu enoto naa oltarakita nitum embekuu ninteru duo ailima nitur ore eturito etii taata entoki naukokini tenaa mboshok eyieu nibukoki tenaa irpaek nibukoki ake ometaba ena nidip ena siai ore pee edip niun tata enda eno naa kisidai amu keosh ena daa orkereri nimitoki ataa confusion egira atur en daa eno neeku eji eikunari ena siai tenkop ang

Ee ekaidim pi atolimu ajo kainyoo taata nagira aasa teneweji olaininingoni lai. Kangas ninye ajo kadolita entasat taata enkiti muremboi mee entasat sii Kuna nikiranyaki taata ,ekenapita doi enatasat ntona. Ore Kuna tona nanapita naa ekajo ententonata ele keju amu kadolita enkae tidie. Naa kajo akeyie ekuna tona naitibu moyiaritin ashu research eesita ,elelek aa college etii ashu university, neeku research eesita ena tasatena tito amu entito doi esukul. Ore taata naa ketii irkeek sidain amu ore kulo keek otaamikita nkariak naa keeta ntonat siadai naa irkeek doi ,ore yiok irmaasai naa irkeek. Maniki sii aa ore ena tasat mookure eitumiyia kuna aa ljikoi ,kegol doi maisha edigital amu, kegira taata ainyalaki yiok esabu. Amu keya nimiyata ropiyiani nipikie orgas entoki ,neeku iyau irkeek nilotu ainok ashu ore ena tasat naa kelelek aa lelo keek tenakata kulo loitibu moyiaritin, elelek aa ninchet taata egira aturuto nelo aok tiang ashu eeta oltamoyiai lenye tiang.

Ee kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene. Ore teneweji olaininingoni lai naa adolita nkera naata mask, napa naata iltunganak, ore Kuna kera naa kegira aisum mbukui adolita mbukui kumok oleng natii emisa, negira aisuma. Olaininingoni lai nemeeta entoki etipat enaa enkisuma .Amu ore enkisuma ,ekenya doi enkisuma ntokiting kumok oleng, naa keyau enkisuma ntokiting etipat. Naa ore sii enapakata emurano neipita apa eshomo apa nkatitin, mookure eifaa pee epoitoi murano tenakata tena uchumi. Amu amaa tinilo naaji murano olaininingoni lai naa yie eitegemeae familia, ore naari irmaasai nimisum ntoyie ,keya nilo enkang naa oleyioni obo ake eisuma. Ore ilo ayioni netum ropiyiani enyanak nelo taa anya openy mengarie ntae amu mangarie naji ake onanu. Amu amaa agira aifikiria openg, nanu apa latiaka shomo murano, ore enkisuma tentito naa isidai amu ore ntoyie naa ore teneweji kadolita kisuma layiok ontoyie tenebo, nisuma netum siaitin tenebo, nepuo doi neyama ,asi nepuku ormarei sidai laa kees inkitok ntokiting enyenak nees olayioni nenyenak ,nepuku ormarei letipat oleng.

Ore paa enetipat ena siai naa, ore enewueji nadolita ajo isinkirr. Isinkirr aa isamakini ninche taa egirai taata aayierr tenewueji ashu aamirr amu majo sii kishu kulo sinkirr, ajo etwata, etwata neeku ninche emiritae tenewueji tenakata enaa endaa. Naa sidai eninya isinkirr amu keeta Proteins enaa enajo ilashumpa. Kake ore ake etiu nija, adolita ajo ore tenakataa iyiok kepaasha nkwapi amu ore tenakata piilo nkwapi oljaluo naa keenyai kuna tokiting oleng, mekinya dii iyiolo irmaasai kake enetipat ena siai oleng tenkop enye amu ore dii iyiok enaa vile nekigira aaifuga nkishu ontare, asi neija siininche etiu. Nepik lelo tokiting, nepwo taa aamirr asi nepwo osero, nepwo siininche aing'uro enaa vile siyiok neking'oru inkishu, nekinyanya nkiri, nija siininche iko kulo tokiting, nepwo taata aitau, nepwonu aayierr, nemirakini irkastomani lenye, bas nelo maisha dukuya, neisumieki inkera, isumate iljaluo oleng naa kulo emirr, maniki entasat naa ena biashara eesita peesumie nkera enye. Neeku enetipat oleng, memenaaroyu esiai oltung'ani neeku nija ikununo. Neeku kake etii nkwapi naamenaa kake mifaa nimenaa esiai oltung'ani amu ore enkoitoi nigira atumie iropiyiani, megira ele tung'ani atumie neeku aisidai oleng

Kaitadamu ena pisha ntokiting kumok oleng, amu eisidai tenegirae aingor ntokiting ekitisho. Kaitadamu ena siai kira nkutitik nkera kitii primary kipuo taata adala amu ore kuna kera nadolita ajo ntoyie, amu kiyata apa nikitubulutua siiyiok tenebo, esirit ang oo neyamaki apa amu mikibulu naadi yiok lewa anaa ntoyie .Neeku ore taa naanari teipa ashu dama kingua sukul ,eetae apa nkuti pirai naitobiri naitobir nkera taata esokis esukul ashu esokis akeyie ,nepiki nkardasini asi nejing ake nabo idia mwisho nejing enkae idia musho netii enkae katikati asi negirae enanga ,ore ake taata mee eimis eetae ake muda naji eewa engame ,ore ilo tungani nedoli taata ajo kegira aingaria nkulie nedoli naa ajo keidim aihepa. Ore taata naa kisidai oleng amu ,keshipa nkera nimitoki aas ntokiting torok amu ore nkera nkititik naa kiposha oleng ,nepuo nepejoo wejitin nepuo aitanyamalisho nepuruo ntokiting nkera kunyinyik .Kake ore naaji pee epuo adala njii ,naa kitapaash ntokiting. Ajo nanu ore pee atabawua eneweji, naa endake amu mikiata na apa yiok enkae toki enkae siai nikias pee kipuo ake shoo nikipuo adala.

Eekaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene ashu nadolta tene ore entoki nagira aasa ijo kadolita ormarei tene ormarei eleosho atumo adolta ajo keokito sudai ninasita si endaa amu egira atoni tiatua aji egira ashipa elelek taa nkera kutitik ore pajito ormarei na kadolta nkera kutitik nadolita irpayiani kitau loanko lomama egira pookin atoni tiatua aji aibarisi akeyie ajo endaa ake inosita epuo atoni tenebo nepuo ashipa amu meeta entoki sidai anaa enitoni ormarei lino nipuopuo pookin apuo ashipa amu meeta entoki sidai ena endaa enipuopuo anya kake enipuo puo atoni agira anya adamu ntokitin nitaasa irara kutitik nemetii enchipae sapuk oleng kake ore nai pipopuo atoni nidamu nintadamunoto nitokini ninchocho nkera kutitik osiligi ajo keetae familia irara tenebo kaidimbatolimu ajo kanyio nagira aasa tene na enkang sapuk ena naishoo mali amu adolta ajo enkaji akeyie nasheta esidai na kesidai oleng enesheti enkaji amu ore nau kulo tunganak na enetum shida neponu ashipakino irmaasa

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena, naa keponu ntokiting kumok oleng amu ,kangas najo ninye kadolita orpipai. Nemeeta neitoki nanu naitagor enaa tenadol irpipai laijo kullo ,egira duake aasa amu keyau kuna tokiting moyiariatin naijo noo cholera ichafui kuna amu keyau nelotu olajungani nelo naaji aton teneweji nejing atua ene ,asi nelotu olajungani nikijing enkutuk ashu enkerai kiti ninye amu agira ninye aisho matonotayu. Nelo nejing enkutuk enkardasi kiti nepik nena moyiaritin. Kake sidai amu kinoto sirkali sidai naa sirkali ekaonti arashu ena national, netaa keponu siininche nesot kulo takai nepiki eweji nebo nepoi anangaa ,ashu nepoi aibelekeny metaa nkulie tokiting sidain .Neeku keponu ntokiting kumok ndamunot amu keponu nena moyiaritin ndamunot ainei ,eponu esiai naasita sirkali, neponu irmaasai amu ore ena siai nemelelek amu tinidamu naa ajo ketii olachafu nilo aas ,olee intasati ilo seseni esiai sapuk oleng neeku inatoki nalotu ndamunot ainei.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena adol irmaasai kumok oleng ogira taata aas entoki naji mob justice ashu maandamano na kadol enatoki nelotu ndamunot ainei amu melelek ake pidol irmaasai kumok oba nji arashu Siasa amu ore yiok kingira aimaa ngolikinot kumok amu kiata ake maandamano orkijanani le genz nikiata si siasa nagira aloti tekuldo arin ogira aponu keya neari oltungani nepurisho nelotu nenang olosho pooki nenengi tosoitok nearietua kake meeti Sheria piar oltungani kenarikino nimpot irpolisioee pimpot irpolisi neponu aitatua amu kelelek aa iyie itokini aen mekute aa olapa tunganu otaasa ena neaku inatokitin nalotu ndamunot ainei tanadol ena na sidai olenh teneponu ltunganak atoni tenebo ata ana siasa arashu naa arashu tanaa maandamano neasie tosotua

Eeh ekaindim pii atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene, tena pisha nadolita tene, kang'as ajo adolita etasat tene, adolita enkerai nadolita enkano ajab, naa ore enkano naa ninye taa oshi eyierieki inchapatini, o ntokitin naaji samosa arashu eyierieki aitoki anaa irmandasini, keyierieki akeyie idaikin kumok kake isidai oleng amu adol ena tasat ajo etii atua aji we nkerai enye egira taata aisuma enkerai tenikoni teneezi ena siai, neeku kegira aisum enkerai enikoni teneezi ena Siaii, naa isidai entoiwuoi naiteru aitodol enkerai kuna baa, naa isidai tenaa nena tooiwuo eetae amu, ama taa naaji olaininingoni enkerai nabulu te nkang naaji nemejokini taasa entoki ashu meutaki entoiwuoi enye emegol ama naaji tenelo ina nkerai sukuul naai neyae boarding ashu collage ewaki akeyie ewueji naa akeyie idol ajo kegoliki ina kerai amu meeta oltungani ooutaki, ninyalu endaa, ninyalu endaa naitaya nkoshuaak, nemeyiolo naa ina sheriaa neeku kisidai oleng ina siaai amu kitobirr doi kitobirr inkera neliki nelo ina kerai neliki enkae neliki enkae nesidanu olosho amu keeku kiteng'ena iltungana aitengena, neeku kore tene wueji naa nchapatini egirae aitobirr egirae aipurrj engabo peetumokini ateyier chapatini arashu irmandasini pooki toki nayieritae.

Ore tenadol ena toki naa kepuonu entokitin kumok elukunya ai amu Kara ormasani ore taata naa kadolita enkaji emuret natamorua netii entasati natii boo teine enkag ormasai ena naa mekure aa nkwapii pookin etumieki Kuna tokitin mekure aa nkwapii pookin Kuna ajijik ormasai apa najii manyatta ashu enkaji emuret kake sidai naa amu egira enkai emayian iyiok ore Aiko nejia ore entoki nalotu edamunot naa kadamu Ara kiti amu tenaa aji nanu atoyiwuoki naisuma Tena ajii atii primary natum eng'eno atii tanakata university aisuma paa midol doi Ajo ore ng'eno mitodolu ena enkaji emuret esumare enisumare olikae enesimiti nisumare iyie emuret eng'eno naa enkai naishoyo ena toki neeku adamu kinosita oo nkera ang kutiti maathe Nini taa ompapa etoni tee boo teine naitadamu noo nkoko ati ankag enkoko Ara kiti kigira adala oo noo nkakui nadamu kiragita enaaji emuret

Ore entoki nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa kadamu kaitadamu ntokiting kumok oleng amu, enijo taa aing'or kuna tokiting naa isirkon kulo, etii entito nareuta sirkon, na ore taa sirkon naa ninche apa itumiai aunye enkare tenkop ormaasai, nitumiai tapa aunye enkare, asi nidurrieki toi tenidurri nai nidurri apuo nkwapi nalakwa, niroti isirkon, nepoi nidurri nemanyi nkwapi akeyie. Asi ore kulo sirkon naa idolta ajo enkop, enkop natii abori oleng etii kulo sirkon, enkop nemeshaita, enkop naa natoyio oleng, nijo nekwa kwapi ang. Ore taa tenkop ang na kulo yiok kintumia, aokunye enkare nikiok, nikidurrie nikipuo inkwapi nai ironchoi, neeku eh kaitadamu enatoki intokiting kumok oleng. Neeku, eh sidai oleng osikiria amu enetipat na ninye tapa etekedo Enkai amu etekedo Enkai enkulalu alo agira ajing' ejing'ita eloito aduare irkipaareta lenyanak. Neeku, ore osikiria nemeyieu akeduo mifaa tinye piar tiatua enkop ang ormaasai naa, eniar osikiria, neng'oki sapuk itaasa. Amaa eniar entoki nemeeta enkutuk, neku kaitadamu enatoki isirkon oleng, ashu intokiting emaana naidurrieki nai, niroti toi neaunyeki enkare, nitinyikaa nyamalitin tormareita. Neeku taa aiko nejia, neku sidan isirkon oleng.